ore entoki nadoolta tene naa embulb ore ninye naa naa keyau ewongan atuaji ashuu auluo kisidai amuu kiaraa nguesin enelakua neeku mitoki aanyikaki nkaulele naa kisidai sii doi tiatuaji amuu keeku idol intokiting nairagaa. Ore tiatua ena bulb naa kadoolta iropiani naa kaitadamu entoki naji olchumati naa ore olchumati naa iropiani nipik nitmitiki kewon inyangunyie enkila ashu ae toki ake piishum nena ropiani aa taa iyata enduata ninyangu enkae gari ashu oiishet enkae aji. Ore ele shumati ekilepunye amuu ore naaji oltunganilimidim atesheta enkaji toonkolongi are naaponu naa kidim atesheta amu ore ake peeshum olapa ashu waare naa kidimu inakata. kisaidia sii ailepunye biashara enye toltungani oota. Ekiret sii doi siininye ele shumati talaa isilen oropiani oonnkera e sukuul

Ore Entoki nalotu ndamunot tanadol ena toki na nchere kadolita ajo nkajijik kuna namanyai oltunganak adolita nkera nabo uni adolita nkera onguan narumisho tene aa nchere ore enamaisha na kadolita tenewueji na nchere ltunganak omanya enewueji anaa olduka sapuk ltunganak omanya Nairobi ninye kuna tana keetae duoshi wuejitin napuoi airent naatae duo nkuti tauni neaku ore tanakata entoki nagira aendelea tene na adolta Nona ajijik ajo nkajijik naibunga kutu nadolta nkulie nananga tinamodio neakubore tanakara enamodei na kaidim atiaki ltunganak lemeta enemanya amu keeta entoki nagira aingor tenewueji neaku kaidim atejo rentals kuna aa nkajijik nalo Aya oltungani pelakmusho olapa ashu musho olari teninotoki neaku ore tanakata tenewueji ashu toi teninotoko na kaidim atejo ltunganak lemeeta enemanya imaniki nai etimira lchambai lenye tontauni neaku inaduo ninche maisha natii neaku adolta ajo etii toronok enewueji natii kulo tunganak meduo enkijape sidai ena amu idolta ajo ilchafui otii enkalo nkajijik nengera nkulie ajijik neaku duo tanakata me maisha sidai ena kake enyokita ake nche amany neaku naa aikunaki nejia

Ore entoki nalotu indamunot tene naa esiai enkisuma. Adolita ajo ore kuna kera naa nkera akeyie kititi. Neibungita imbukui netii ndarasani. Olee kajo kesia enkisuma etiiki tene. Ore ena toki naji enkisuma naa entoki emaana Oleng. Etii nkera imiet naa olturur taa etii. Ekida duo aimaki enkiti toki ake naa kajo kene tipat amaa naa tenaa mbukui eboluni. Neaku naa ore enatoki naji enkisuma naa entoki etipat oleng aisul tolosho lang. Aisul tenewuji nikitii. Naa entoki naterws iltunganak dukuya oleng. Ore enkumoki ajo kegira aapuo aaya induata naapaashipaasha. Paa keyieu oltungani neaku orpilot neyieu olikai neaku olarewani loongarini neyieu olikai neeaku olaitobirani loositimani. Neaku naa ore enatoki naji enkisuma naa entoki emaana oleng. Sana sana te kuna kera kutiti oshi taata otekuna botorok naatasa. Niaku entoki tipat ena tiatua olosh lang. Niaku kingira aenkarej iltunganak ajoki maibunga enkisuma amu entoki emaana oleng tenakop nikitii naa keret oleng iyiook maape dukuya enatoki naji enkisuma amu keyiolou naa oltungani ntokitin nemeyiolo apa. Amuu ore doi enkumoki naa ketii ntokitin apa nemeyiolo kake kengira oshitaata ena toki aitengen iltunganak amu ore ake peyie ewosh isimui akkuro pii neaku naa keyiolou ntokitin kumok oshi taata.

Kaidim atejo ore entoki nagira aendelea tene naa eremore egirai aishooyo tenewueji adolita enkerai naremitoi naata elarin emiet nadolita eldakitarini are adolita oloibungita embalai ologira audisho nadolita otii emilango nadolita likae laa kajo ormalimui neeku ore entoki naagirai aishooyo tenewueji naa entoki emaana amu kegirai arem iltung'ana enoshi remore naishoyo sirkali neeku egirai arem iltung'ana lemeeta uwezo napuoyie sipitali otaa moyiaritin nayiolo netii lemeyiolo moyiaritin nataa neeku naa kegirai eret tanakata aishoo niekee kegirai ailepunye tanakata kulo tung'ana ailepunye iltung'ana otii abori neeku ore enasiai naa kisidai oleng ena siai naremi iltung'ana amu eretoto sapuk ena nagiraa aishooyo sirkali neeku naa entoki sidai ena naa ore duo olee pee endelea aikoji sirkali naa kenyokita oleng kegira anyok oleng ailepunye ena siai amu etaa enetipat ena siai enkisuma neeku ore peeku keret aikoji yiok sirkali naa kadol Ajo keeku enetipat oleng enkisuma amu ore doi nkulie kera oshi pookin naa ebaiki naa kitagoliki enkerai emoyian nemeeta eropiani nalotie sipitali netum naa ntokitin kumok nagiraa ayima neeku kelikini enkerai ashomo sukuul neeku ore ena remore